Mochelek kekese yan kakowalak kotolelyonekitu kikonye yan kakoit twonindab beek kebertab Eigty en bogol yeityo kekes koyamat emet, ngandan mii yetwon muchelek kekes kakilach gumboot yeitia kemunjulot motowek, yekokeip inyokemaa yon kosoyo komie keng'aa kibesio ak sepepeywek, yeitia kemaa any komie koyomio akepaken en kinuok yekakepaken en kinuok kipespesio kotiengee kiloisiek alak keipe komanda alak kong'et yeitia chekong'et kekonor en kit nekikuren Silo sikeboisien alak en Kenya alak kimanda.

Boishetab benkishek kobo komonut en biik choton chetindo en simoshekwak, ng'amuun ing'inde benkit simoit alaan koteben simoit kochobe konyumnyume boishonik chechang, chito nemotindo en simoit koyoche kwoo akoi olekikoitoen rabisnek akoo chito netinto en simoit benkit komuch koyokto rabinik kobaa elekamach en nyumnyumindo nebo barak kosindan chito nemotinye, noton kikobarait mung'aroshek akoo nyumnyum boishonik chebo koyoktoetab rabinik koityi biik chechang en emetab Kenya ak chemii emetab bitonin, noton koyoche kotinyee chitukul en muswoknotetab kasari benkit en simoinyin.

Keberbertanin kobo minutik choto chekialdai, amune kononi, ngademine minutik akialde inyoru chepkondok chechang ak noto amune. Kararan kityo angemin ak kialda, kaimutik chekibune kou koek kemeut anan kopiir ropta ko yamdos minutik ako ma rurtos mising, alak ngoiti mianwokik chemache kochang kobele komeitos kobek ak kora ngo ruryo minutichuto kopa kopkealda kwo alak komamito aliik anan ko aletab beit nemitei ngweny notok ko kewelindo nemie neo mising eng biik alak tugul che aldai rurutik kwai.

Robwonik kebolu kisibi elekorurto, ruretab robwonik koterter, ako elekiboldo kituti korong sokek alan keswach lakini kararan inei ing'itut, yeityo yekeitut ikeer elekiburto tikitik en oriit akiibu any mokombet akinyoibalaten, lakini baletab robwonik keribe kotieng'e elekorurto komii chebendi ng'weny tikitik mising, keboloboli tabantaban okirib kityok amebalen mokombet nengatib mising ng'amun imuch iyeeb akoo ing'eyeb kochute beek ako ng'ochut beek konundos anan konam kutiik, kebolu yekakebol ikeer ilee kewekyi ng'ung'unyek akinde taban cheyechen ak chemeng'ech kotieng'ee kiit neten.

Tilee moshinit miwek en oret nepo nyumnyumindo kabsa ng'ete kotil miwek chenekit taman ana ko tiptem saparit akenge chesire ndo yon kotile chito mojamoja, kitile nguno miwechuto yeityo korat akonde lorrisiek cheechen sikeip kopaa kompunit, lakini tilet komokele kitile kityo buch kitilen moshinit yon korong kakepel miwek kisto sepepeywek kolal koon tiong'ik sikonyumnyum tilet kotilet koo chorori mute metowek yeitia komut kelyek saparit akenge yeitia korat akonde lorrit parak any yeitia keip any ibakeng'aa.

Ingetem mbarenik chechang koyoe kochang'a rurutik akoo ng'ete kopit chekyome moite koror chekiome en emet, ako kora ngetem mbarenik chechang kotoreti biik konyor boisionik ngamun biik chechang kobendi mbaronichoton iyakoyai boisiet ako yebek betut kelipani. ako ngetem kora mbaronik chechang kotoreti en pandaptai ngamun ngetei kompunishek koket terekta nyokotemchi biik mbarenik, kongoket kotoreti emetab Kenya ngap lipanetab aisurut, ako kora ngorurio rurutik en temetab mbar kyoldo kopaa emotinwek cheterter kotoreti emetab Kenya kotekak mising.

eng emotinwek che yamiotin, ko nyoluge kanagetab beek ngamun maroboni. Aku ngotko makinaga beek minutik ko yamdos aku marurtos. Eng emotinwek che yamiotin, ko boisien beek che much che kibole anan ko che kibiru eng oiniosiek che tembene che much kobunu komosoto. Ko torete si korurio minutik komie. Kotoret myanwek che nome ng'ungunyek ak tikitikab rurutik. Tiong'ik cheu chemosot che bore tikitik ake naka beek eng emotinwokik che yamyaten komeitos aku toreti rorutik ko kararanikitu komie.

Minet ab ketik kobo komonut missing kouu ketik kotoretii en ribet ab emet ak tililindo ab koristo, ketik kotere compound omotok anan kotugug chebo ungot chemii kapchii koraa kimuch keurengee ketik keyay urwet ak ii koraa kimuche ketil ketik keboishen kengoshen alan ii kechoben postisyek cheuu chekingoshen ana kouu che ngotwa aitya koraa kechoben postisyek ab stimet anan ko kwenik chekilolee. Bo komonut ketik en orwek che terter alak kimuch keboishen koik kerichek ii keput sogekywak akiyoo anan kebal berik chebo motokwek kwak

Rurutik che tam kemine eng ole ayabu ko bande, aku rurenywa ko terterchin kotienge keswek. Kou che kikuren TK che koike mising aku rurenywa ko mache koname ge ak emotinwek che yamakoyamioti. Ko rurutichuton ko makimine ko mami robta, mae kocho kotwa ng'weny sikeyepchi, aketup yaitio ke bakach kotwanekitun si korut, yaitokekorut, kesember komie akoi kotar aroek ang'wan agoi mut kukaruruot kebut akutienge motoket yankakuyam motoket ko boru kele kakuumio ternterek che miten orit ako kakosaiyo kumie yamegee ak butet. ko rurutichuton kotienge chito, much koalda anan ko am eng gaa.

Noton ko bobat anan eng kutit age kekuren semberiet. Ole kichoptoi kiune kotililikitu koron, ye itio keisto keldo, akenem nebo barak neu koroisiet. Ye itio kemurmur ko mengekitun yekakumengekitun ko imuch kechopto tukuk alak cheu nyanyek anan ko kitunnguuk ke rongchi mwaita ma. Ye tio isube nyanyek ak kitunguk akeny kende bobichu kaan akegelgel neboo kasrta nebo, nemo loen mising. Tar kowalak komai kotalelionikitu, ketesyi chumbik akeger kidogo, yeitio kende beek, akany ye ka kokurur kou nondon kesut akeamda kimyet.

Tuguk chepo komonut en yon ii ko peek chomii kiit , toreti piik ingeye amayam mokto anan ko kipsekeret , kit age ko tait non mii meset matot komeny chito kot nemomi tait , bo komonut tait wone tiong'ik chechang' amabwa ko , kit age nepo maana en yon ko kitanda toreti chito koruu komie ko ng'oruu chito komie komunye okilit ko koron ingongete kotinye kobwotutit chekororon. Kit age kora ko netit toreti amaam umbu yeitya kogon malaria. Ak kit ake kora ko simoit ab eut toreti kepirchi chii anan ko en koyoktoet ab rabinik.

Ikoti gee bichuu ororu tukuk che mara ko pandap tai nebo emet, imuch chii kokowendii weri kobo kosome kazi anan kor kelenji sinyon betut nenin anan nii ko imuch komii kit nekotebe en office ngap idiker en meset yon nii komii tabushek che uwon kisirisiri kobor kole office nebo chii ako mii kamet age nemii komosi ne uwon konye kikochi nafas akinee, imuch ko bichu kokobo kosome boishet tii ko kotokomii lain iko kotomo kotar inko aino moche sikotar ngamun oinon ikoti gee sikonyo inko alan imuchi kokoinome ngalalet sityo konyo inko yeter ingo nibush ko bichu kotok koboiboi missing kanyi roriot tokoch en inko.

Bandek ko marutu eng lemi ng'aenet. Kot ko rutu ko yon ko ki yachi boisionik cheu kenaga beek, anan keib tugun cheu sokek che yamiotin alak tugul sinyo kende kelyechwa siko ter ama ye sobe, nebuch eng ng'ung'unyat teptillianit ko rutu lakini makaranekitu kou yan kakiminchi ng'ung'unyat nemach ko birir nanaitui. Bandek ko mache ng'ung'unyek che toldolen che tindoi mbolea che yamiotin si ngemin eng ng'aenet ko yoche ke boisien tuguk cheu mbolea, kenaga beek akeribchi konyor amitwogik tugul cheuu beek.

Arorchini korong konai kolee boishoni kekuren nee, yeityo yeko arorchi konai kora kolee mii konyil ataa ak ko kiboishen nee ng'osokekab ketiik chebo suswek anan ko tukun alak tukul cheyomnyotin, yeityo arorchi maana nenyinet yeityo ko ororchi maana nenyinet arorchi elekiboishoitoi ak tabuu chemuch koib yoon mokiboishen komiee, yeityo kaarorchi kounon ang'eet olenchi koyai kacharibunan koswaa akinee ak any okoii nabas koteb teb maswali cherikyindos ak koroiton kora sikot komii yemokuiyo komie arorchi komie.

Minutiet netindoo kelchin mising en kirenyun ko bandek ng'amun amuneishek chechang, netaii ko bandek koyoon koruryo komuuch keng'aa ak kekonor en kinuok sikiome ko kapchii anan imuuch kialda kioldechi biikab mung'aroishek yeityo kokonin rabinik iboishen en oratinwek alak cheter, bandek kokeny komuch keng'aa kora mobeek akebaen tukaa alaan ko mochokok kwak ko imuuch keng'ochi tukaa kora sikwaam akichek, bandek kora ko mokelee kiboen biik anan tukaa ichekeen akot ing'okik kora kwomee, soo bandek koikuu rabinik chechang, bandek kora ko imuuch kioldechi biik komanda emetab bitonin kora elemii emotinwek chemorurtos bandek kioldechin kora.

Akoikoi temisietab chaik kosir nebo kawek, ngamun chaik ke kesei kila wikit, ko toreti temik konyoru robinik che chang eku eng chokchinet kora. Ko kawek kekesei kila kenyit ko kabataita kenyit agenge, ko chaik kobataita wikit agenge koteny korobon. Ako chaik ko mata nomei tyong'ik mising .Ko kawek ko namin tyong'ik aku kawek kora, kesetab chaik ko rahisi kekesei ako chang kampunisiek che ole, ko kawek ko mache kokewel kekesei ak maet sikenam tentere

Keswek chekororon chekimuuch kemin en koroni ko DK ng'amun keswechuton korurtos en chokyinet akoo kikenyor kelee nomekee ak ng'ung'unyek korotinwek chemoche kochang, bandechuton kora ko mokosee kemeut, rurtos en kemeut ak ko keseni komnyee, mobekwak kora ko kororon teleliotin komiee ak ko kimeen, imuche kokesen oeng anan ko somok konyil akeng'e, bandechuton kora ko rurtos sabarit akeng'e mochuchundos soo kotoreti temiik kekes koyomnyotin tukul en kibakenge.